Harĩ mbica-inĩ ĩno, ndĩrona mwanake ũracina nyama. Nyama ĩno aramĩcina na riko rĩa makara aigĩrĩire rũtara-inĩ, no ningĩ, ndarĩ wĩka mbica-inĩ, tondũ hena anake angĩ atatũ arĩa maroneka makĩnyua, na ũmwe wao aroneka ta nginya he kĩndũ ararũma. Ũmwe wa anake aya aroneka ena gacuba aranyua, na anake aya angĩ maroneka makĩnyua na ikombe. Ningĩ ũyũ ũroneka tarĩ mũciĩ, harĩ na itangi rĩa maaĩ, na ningĩ handũ hahana ta ha gwĩthambĩra moko. Gũkũ kũroneka nĩ iruga kwĩnarĩo, kana rĩngĩ harĩ kĩndũ marakũngũĩra, kana harĩ igongona rĩrathiĩ nambere. Maita maingĩ ũngĩkora kũndũ kũra tayarishwo nyama, nĩũkoraga rĩngĩ nĩ ingongona rĩ kuo, kana harĩ kĩndũ andũ marakũngũĩra, nĩgetha makĩhũthĩra nyama. Nyama ĩno nĩ ĩroneka nĩ ya mbũri kana ya ng'ombe, na ningĩ nĩ ĩroneka ta ĩ hĩu, tondũ nĩ ĩroneka nĩyambĩtie kũira, kana gũcenjia rangĩ na nĩ ĩroneka ta ĩtaraita maaĩ. Ningĩ harĩ mwanake ũmwe ũroneka ta he kĩndũ ararũma, ũguo nĩ kuuga no gũkorwo rĩngĩ nĩ nyama ĩyo atinia gacunjĩ, arore kana hihi nĩ hĩu. Ũguo nĩ kuuga, ĩno nyama no gũkorwo nĩ hĩu na rĩu marenda kũmĩrĩa.